Bokomonut ng'eter ing'oroik cheterter kotomo kiun ndamun yoche kora konai chito kole ng'roik chebelbel kosipkinomen oo sip kosoitos, yoche konai chito konai kole ichechuton chuu belbel komoibe sobunit neo, kiboishen subunit kiten en ing'oroichuton chuu belbel, koyoche kinde terter ing'oroik chebelbel ak chenyikisen siong'imwete koiku roisi kesip kenai kelee kotkoyome sobunit nekiko nekeboishen anan ko tot koyam beek chekokokichob kiunen ing'oroichuton.

Kerenyun agetugul akobo koroi ,koroi okere ole chuton ko inchukuk nchukuchuton kemine en imbar kimine kou ngendek oo kisemberi koraa koroiton, oo kisemberi ok keronchin beek yon mokomi ropta sikorurio komie, koroiton koraa kou ngendek ndamun koroiton kebolu en ngweny, kibolu en ngweny koroiton ndamun logoekwak komi ngweny yion kokebol en ngweny kemoe korotwechuton totun koyomio yekokoyomio komuch kaim koroiton kebol koroito nebo barak ak kiam choton anan koyon kokotomie ketore kebol balelenik ii ak kebelbel chebo orit kebel koyomio ak kinde chumbik ak kiam koroiton koraa koimuch kechoben mwanik kichoben mwanik cheterter.

Kit netesee taa en yu koimuch oror ndamun en yu okere chichi ole miten elemiten sekemik, chichiton koraa kobure ak sekemik maran chichiton koraa koboe sekemik en konyin ndamun sekemichuton kochobe kumik chobe kumik chekioldo asikesich rabinik, kumichuton koraa koimuch kiam en kaa koik omitwogik, kumichuton koraa kotoreti bik ndamun isobee mionuokik cheterter kumichuton, chichiton koraa okere ole miten olekoyumchigee sekemichuton chechang maran komoche koker sekemichuton chichiton.

Kuionoik chekikiboishen keny keyeen maiwek ii kouon kikobetio mokeboishen choton kiroker choton ole kuinoichuton koraa kokikoen ndamun kikulunen maiwek ak kee, mokeboishen tufuchuton ndamun amuneishek chechang, netaa koraa koui yon kiune kuinoniton kotililit mounokse komara yon kimoe kiun ii komara konget tuguk chesomis en orit chetot konamda bik mionuokik, koraa nebo oeng ii kuinoichuton koraa komara kokitinye tiondo nekibo kuinoniton mara kitinye miondo kotot konamda bik miondo noton.

Ingemwet ingoroik keboisien eunek ii koui ngamun mara nwete chito ngoroik chenyikisen chetou kobutishek konyikisen, kongete chito nemwete ingoroichuton koraa koimuch koilio siokab chichiton komara komian chichiton kongeboishen mahsinishek chebo ngoroichuton ii koiku roisi ndamun kindo kityok ak komwet mashinishechuton moibe saishek chechang mashinishechuton koui chito nemwete ngoroik koboishen neunek chechik.

Cham awendi arue sait somok nebo langat ndamun kongete sait agenge paka sait somok komapwane ruondo. Saisiechoto kora ko saisiek che kiamisie kiame kimyet anan ko kiame amitwogik alak tugul che koyoche kiam. Asigitio any komiten somanet negesomani. Kisomani yekakiamis kongete sait aeng paga sait somok. Kesoman kotor kenget yon kageger kele kagopwa ruonik, keba keru. Noton ko olobo saisiek, sait somok kesa ak keru

Tililindo noyoe nebo kot i ayae tililindo konyil agenge en betut agenge. Ndamun yache, en betut yon karanget ii, anam ayai tililindo. Anam aite kitanda kotililit ak abuch kot. Mara kamiten siratik abuche ak amwet kora kotililit. Ye kagotwo, amwet ingoroik mara kamiten chemuren, amwet ingoroik choton, kotililit kot. Kora ayumu ingoroik chetililen ak abesie ak che muren.